Ore ena siai temurrua ang' naa keetai wafugaji loogira aapik inkukui, aiteru inkukui naatoioki ina saa ashu aa naata enkolong' nabo nepiki inkajijik sidain naata amapaka isitimani iloshi loidim aiprovaida ina kirowaj nayeu inkukui peye ebulu naa ekiteruni aitubulu inkashuin aiteru aakutiti ampaka nebulu neeku sapukin ampaka neiteru aisho ashu aa neitokini amirr naa asapukin.

Wore entoki nakira aasa tenewoji naa kekirai, kekirae aunisho ashu ekirae aun irkiek. Naa ingumot naibungita ele tungani naa kekira aun anukaa olchani lotipikaki engumoto. Neeku wore entoki nakira aas tenewoji naa kekirae aunisho.

Ore ena siaai nemesapuk oleng ashu mesita iltungana kumok, neeku kore ena siaai temurua ang naa kegira iltungana apik enaa inshi ake egira aikunaa aaun tolshamba, ashu kore kulie wakulima naa kepik enaa tenasai nabo naitobira nursery naado lopuo straight kore eniko nasari nepiki ilainini loopuo straight kake ilepunye enterit penyo metaa kegira aingat enkop.

ore ena siai temurua ang naa keesitae oleng, kake ore ena siai temurua ang nemenji eikununo ildonyo amu ore enkop ang naa ki kisiaja. neeku ketii lainini, ore teneeku kegirae aunisho newoshi ake lainini straight amu ki flat enkop neeku meeta entoki naji keetae kepiki tre tre trases ashu keeta gabions loopiki ei protect enkare erosion ashu nyoo, neeku kepiki ake enkare, kepiki keuni ake ilchambai aa kiflat esidai after ake eidipaki airemo neeku keuni ake olchamba esidai nepiki kila kitu kitushuli ntokiting pookin teniun mpoosho niun irpaek, neeku indim atipika nguashen, neeku ore olch olikingira ai affect ning'as aitayu nguashen, nintoki aitau mpoosho nintoki aitau nguashen, mm ilpaek.

Enadolita ena siai nadamu elaramatak oo gira apik nkabilaritin oo ntare naa ore ele tung'ani naa kadolita Ajo kepikita nkabilaritin oo ntare naa kiprovide ntokitin kumok ketieu enaa keeta Kuna tare irpapit neeku kimaanisha ore ele tung'ani kepikita Kuna tare peeyie emir irpapit enaa wool ashu entoki ake amir enaa nkiri ashu emir enaa ntare ee kawaida enaa enilo sokoni nimiraki likae tung'ani ena type oo ntare neeku kidim etimira Kuna tokitin tiatua biashara sapuk oleng ore naa Kuna tare naa keetae biashara naingua Kuna tare edim atimira enaa ee breed iltung'ana oo gira aing'oru ena breed neeku kajo Nanu nejia edim aikuna

ore entoki nagira aasa tene naa ilaunok kulo le coffee, naa idol ajo ekuto adolita ajo etodorita ing'anayio idipa aakuto naa kidim ake neya factory ashu neya aang' achuja nintau sidain , nintau iltorok ninang'aa, meetaa ore tiniya factory naidipaki aisafisha.

Ore eninko tenintobir ena siai naa kelelek ena amu ingoru ake entype ashua seeds naikununo nji ashua enabila paa ninche ilotu apik enkop ilotu aun enaa mpoosho aashu ingoru mpooshok naijo kuna paa ilotu apik enkop ino pee ebulu niaku ore ake pee ebulu piipi nintayu neisho nintoki ake apik naijo napa ake nituuno kadim atejo ore ena siai naa indim ayau mpoosho nemiata naijo kuna mpoosho akeyie niyieu nilotu apik olchamba lino nimpalilia esidai nincho ntokitin akeyie pookin nayieu kake ebulu nenyanyuku okuna natii ene wueji

Wore enkabila oo kuna mali nanyorr, naa keetae inkabilaritin kumok, neetae noo viginia, neetae noo orana, neetae noo Spanish kake wore enanyor oleng' naa noo spanish amuu kesidai naa oshi oleng' ninche eikashie. Ninche isidain naa ninche iindim aiamini amu ninche ekirae aun tenakop ang' oleng', keetae iltunganak ookira aun tenakop ang' oleng'. Ena naijo noo spanish, neeku, kaidim nanu atejo ninche anyorr oleng' amu ninche aidipa ainosa arashu ninche ayiolo oleng', naa ninche oshi aitumia oleng'. Neeku kaidim nanu atejo noo spanish ninche nanu aanyor oleng'.

Wore entoki nalotu indamunot aiinei tene wueji naa kadoolta ajo keetae enkabila nabo oonkiek nauno tolchamba, ashu nauno tenewoji tele sanag, amu kadoolta ake ajo, kuna oshi, kuna kiek oshi naidim aatonyorr ashu nai support inkujit peebulu tenia area nemetii inkujit. Kaidim nanu atejo kadoolta empisha arashu kadolita enkop nanyori pii, enkop naijo osupuko, kadoolta enkop naa olari ashu kadoolta enkop enchan a season enchan etiiki.

Ore enaiko Tena I funza iltung'ana metayiolo ataas ena siai naa entoki nalelek oleng amu teneta oltung'ani olchamba ashu eropiani nayieu ni invest mahali edim ainyiang'u nipik ang ashu epik olchamba lino engar ake olchamba lino nias entoki naaji paddocking ning'or mara ong'uan metaa tenepuku neyiashunye ene nkujit Niya ele likae shamba neeku egira akeyie amanaa ntare enono mbaka nebulu pookin nesidanu nepiru ntare ake etii enewueji edol Ajo ketii sininye ena pikata olamai too nkiyia for identification neeku edim ake atayiolo enikoni enepiki keetae mashinini nidim atipikie edim atipikie enkaik naa keetae mashinini specific naijio nkishu pee menig emion ashu ntare pee menig ake emion

Wore ena siai temurua ang' naa wore enasiai temurua ang' naa teneeta oltungani lokira apon ashu lakira aud inkishu tenkang enye, naa kipotu ake orkijanani ashu aa irpayiani oidim aibunga enkiteng esidai, niidim aataas niana tokitin iidim aatopon niindip esidai arashu nidimi aatipik irpiniti loopikitae tenaa kepikitae orpinit lenkume ashu ena kekirae aapon enkiok, kekirae aapik enkipinti enkiok naa kidimi aipoto iltunganak ashu aa irkijanani mibunga enkiteng. Neponi enkiteng esidai ashu eudi eremi enkiteng esidai, ashu nepiki imiintoni. Neeku kaidim atejo nejia ikuni tene teneeku keyieuni neesi ena siai.

Ore enaiko panya ena na kadolta ajo ketii emukate ewoi netii kaawai enewoi naidim ainosie, kaidim nanu aikuna iji tenanya enadaa natii ene, kaidim atudumu kuna mukateni pookin isilaisini are omukateni, nai kuncha ele mayai esidai napik katikati eninche. Alafu nadumu esukari tene ena pirbil nkai natii nkuti matundan, napik nkuti matunda are, ashu uni apik tiatua ina mukate, nadumu esukari tenaa kelakwa sukari tenaa metii esukari shai ai napik enkiti, ore paidip atipika na kaidim ake atooko.

Ore ormarenke latoning'o tena, kadol ajo kaidim atejo ormarenke lena naishori ntasati ashu intomonok natashala. Nataa kiji fungua ashu nataa nanapita nkera tonkoshuak enye, ah keji oshi te research oldakitarini ketii oshi nutrients ashu ketii ions ashu ketii nkulie tokiting natala osesen lenye na ina pa ke natii kulo soitok naidim ainosa atanyaal.

Ataasa esiai enturure oleng ore tiang keunito mbuka irmatunda pookin tiang neeku ore ena siai enturore ataasa oleng naa keya naamiri embuka Aya sokonini Aya osokoni lee kiserian kaisupply ake amu ketii ntasati namiri mbuka tee kiserian naa Kaun oshi nanu mbuka ore tenebaya musho olapa ashu wiki natubulutua naa kaidim aitayu nalo amir te kiserian ashu amiraki iltung'ana Liang neeku ataasa esiai enturure neton ake agira aas osai

ore kulo tururi kutik lootii e eh murua ang ashua e kaunti ang naa kidim aataret ee kulo aturok tentoki naa, matejo peeibung'a ninyang'aki ilo ilaturok imashinini, tenaa keeta oltung'ani iekai tomon nimindim atipika iltung'anak loo nkaik ,nintumia ol tractor ninyang'akini ol tractor kuna ose lelo tururu lootae nepiki emashini napiki inewuei, ore enkolong napuo naitayu harvesting ashu tenaa ilpaek eeta loitawuo nepik eeh neeku ketii ake store kegira ake airag, ashu kegirae ake aitoij enkolong ninyang'uni ina mashini nakes ilpaek meeta mee oltung'ani iltung'anak loitoki aikes ilpaek tonkaik amu kitelelek esiai oleng.

Enetipat pee ias ena baye tesiai oonkukui oleng' enetipat amu entoki edukuya, naa ikira apaash kuna kukui peemitasuro ake imoyiaritin entoki edukuya. Wore ene uni eniare, naa wore enaaji enaa enaitobiraki naa kengas aoru inguesin arashu kemitiki inguesin, naidim aashomo aitaka kuna kukui, naa kiidim ake aizuia piipi. Neeku kaidim nanu atejo wore ena enasiai naa kisaidia intokitin are oleng'. Pee ibooyo imoyiaritin ashu naa kitoki siinye aitelelek enkisujata ashu teoroto, eoroto enaaji. Iindim atejo nejia.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa, idol ajo kule egirai aitokitokie ashu keeta emoti natii enkima, natii kule. Netadoutuo kule, enkima itootua kule egira ailepu. Na olaburra ele ashu olarambai ilo logira ailepu olaburra lenye lokule. Tenitokitok oshi tenkima, na nejia ikununye ailepu. Metaa idim atejo olarambai ilo ashu kule nagira aitokitok natii enkima nena.

Ore enkisuma natii google naa kaidim atejo edim aisuma how to take care of poultry eninko teni handle Kuna kukuni teninteru aitobir Kuna kukuni enintoduaki google vile nidim atipika nkukui enkaji aa olari obo etaa aa wiki are etaa ekintoduaki google eninko tenintobir enkaji enye entokitin nayieu supplimen nayieu tenaa emoyian tenaa irkeek ekintoduaki google Ajo kakua keek ifaa ninjo amu kajo Nanu ekidim google aitodua oltung'ani ena biashara sidai oleng

oree entoki nalotu indamunot tenadol ena pisha naddol ajo enkajii ashuu aaa restaurant ehoteli sidai ena namiri intokitin tene woji adol aa inkirik ee lukunku , ikiriik oo ntare inkiri oo ropiyiani naata price pookin adol ajo ore embod naati ene egira alimu inkiri natii etii inkiri enkuruwe nkiri enkuku inkiri e turkey beef sauce keetai intokitin enkiteng nyoo kadol ajo hoteli ena sapuk oleny ashuu ene kifahari indim ainoto inkirik ajo inkiri ake ninche emirr.

Wore entoki nagira aasa tena pisha naa kadolita ajo iltunganak loogira anya endaa ashu loogira atoni tenebo anya endaa, neshipa tenebo kajo ketaa enkiti toki naji family gathering paye amu kadolita ajo iltunganak loogira ashipa esidai, negira aatoni tiatua aji, negira aatoni temisa nabo, neyier endaa nenya tenebo.

Naa kifaa taa enabae temurua Ang amu Ore entoki edukuya naa keetae enkare neeta olchamba neetae iltungana ooyielo ena siae neeku enetipat iltungana teneinyiototo apik aas enasiae amu meeta entoki natala amu naa tenetii oltungani oyielo tenko Ang teneitereru enasiae naa keidim aishoo rropiani oleng alafu ore entoki naitoki aisaidia iltungana lemurua enye naa keyoko aishoo ilkijanani arashu iltungana lemeeta esiaetini, isiaetin naidim atejo enetipat ena siae temurua Ang amu keeta ntokitin uni keisho iltungana ntokitin amiraki aisho naatana netoiki aishoo iltungana isiatini iltungana lemeeta neeta resources neetae proper utilization of resources intumia resources niyata esidai.

ore entoki nagira aasa tene naa kalita ajo olchamba ele loo mbuka, todua kuna puka eitu ebulu esidai etii ntokiting nagira aibung okuna kuna naibung'a ashu ketii ketii ntokiting naatala kuna puka, naa ina pidolita ajo kitii kejaaku kisikitok nemeeta nemeeta esapuko kikutitik, kegira ajo aa aibung'a ashu kegira aajo aikunjana neeku kajo ake nanu keeta entoki natala ina ina toki, ina ina puka kajo keeta eila enkare eitu eishori oleng ashu keeta ing aah ashu keeta, keeta enterit keeta enterit entoki sapuk, keeta ina terit iph ashu keeta keeta eeh shumbi sapuk.

Ore entoki nalotu ndamunot aainei tenedol ena pisha naa kadoota enkampuni naji KEB enkampuni e KEBS naa ninye naya prove nena products naagirae aapuo aamir te sokoni naa lazima oshi peeku approved this company. Neeku kajo nanu ore enkampuni e KEBS ashuu tenadol ena pisha naa kadol ajo ore KEBS naa enkampuni oshii naishooyo laisens ashuu naaku approved ajo keishaa nejing'u ina product nejing market keifaa nepuoi aai supply kehakikisho ajo meeta hatarisho too ltung'anak oopuo aaitumia.

Ore ena naa kadolita Ajo ormushele wee nkae ndaa sidai ormaasai naji munono ore munono naa ore enoshi kata egirai eyiengisho naa eboruboru enkiri wenkiti yilata tiatua enkoshoke nintumia enkiri emuret ashu aman elaras nidungudung esidai nipik Oltau nipik elairakuj nidungudung pii aitobiraki ninjo ekauka pii nibukoki osarge ore ormushele naa entokitokie ake kando nipik eyilata nitau taa niserve nipik ena sahani nintoki apik ena nkae eitu adol endaa sidai aikoji

Wore entoki nagira aasa tena pisha naa kadolita ajo inkishu nagira awok enkare tenmpeut kajo ketii embeut sidai naitobiraki tineweji ninye egira inkishu aitumia awok, idolita ajo ketii inkishu inkabilaritin pookin, ketii inkishu ekule, netii inkishu ekawaida ake, idol ajo kisidai enaa naa kisafi enkare nagira awok. Itobira ilo tungani eneweji netii enkare naa eweji sidai oleng kadolita ajo enkare ena pii, enkare safi eweji sidai empeut sidai naitobira embeut sapuk naitoshea inkishu pookin. Naijo ketii inkishu pookin esidai naa kewokito esidai amu inkishu kumok , naa inkishu kadhaa ake naitumia ena naa kajo keeta kadhaa naa kisidai oleng enaa.

Wore entoki nalotu indamunot tenadol ena pisha, nadoolta ajo iltunganak lookira apangilia irkiek esidai. Teniun olchani, nikira ake ai fuatilia nibukoki enkare, niman nitur abori aitayu inkiek naakira aabulu ashu niana weeds kulie nemeishaakino netii abori ninye. Idol ajo ekira aabukoki enkare ekira aaturuturoki aaman esidai, neeku aidim atejo hii ni ku maintain ekira ai maintain irkiek lenye ashu environment esidai.

Kaidim atolimu enatoki nagira aasa tenewoi naa kadol ajo laramatak logira amishir inkishu enye, ashua ninye oshi eji branding, kegira apik olamai lenye, na ena noshi naiko pemimin ake nkishu metaa yiolou inkishu nonok, iyiolou ilamai. Neeku ore orkekun likitupurroki neyai ewoi ashu ena ketushulate onkulie nilau neku ilo ake aing'oru kulo amai lele mishire.

Oltungani ele owokito shaai ashu oltungani ake ele otonita tenkaji enye aok shaai enye naa kadolita ajo ketii oltamos eneweji ,netii enkikompe naibungita eshai, kake eitobirari enkaji enye oleng adolita mpishai natii enkaji enye ,mpishai natipika iltunganak aipangaki ine neeku biashara kadol ajo siatin sidain decoration sidai natii enkaji. Neeku oltungani ele owokito shaai ogira aitiringa teweji esiai.

Ore entoki nagira aasa tene naa idol ajo enturore ake siininye natii ene. Idolita ajo ketii entoki nagira aun hoo naaaa eeem aun eeee aun e mpuka, mpuka e kienyeji ashuu impuka kuna shiake mpuka anijio kuna enidol ijio ormomoi oleng naa oshi naaun tolchamba loltungani. Iyasita esia eunoto empuka ekienyeji niaku ore enaa tosokoni oleng naa Kemirai kuna puka oleng amuu keyieu iltunganak oleng

Ore enaiko tenaisum oltung'ani ena siai naa Tena ntare ainei aloito aituku naliki enaiko tenaipima oldip wee nkare tenaa olntome lee nkare egira aitumia tenaa sioten are oldip egira aitumia niwoshoki enkiteng enkiyia niwoshoki embidig

Ore temurua ang naa keetae entoki naijio ena keetae njooyo olchambai natii irpaek neeku keuni nemitoki anyikaki

Keetai kulo mwalimuni oshi looidip campuses aasioki ashu netai kulo mwalimuni loiretire apa ninche tosiaitin e campuses tenkaraki emoruao ashu tenkaraki Eeitai matejo tenaa tenkaraki eishunye entaam enye naidim aatasie esiai nidim nepuonu atoni tiang ashu eetai kulo mwalimuni Kanyoo peemi kidim atudumu irmwalimuni ogira aigraduate ashu loogira apuku te sukuul ina saa ashu aa aisho ore ninche specifically mepuo ninche aisumesha meeta isukuulini natii niaku meeta sukul nayiolo. Metaa meetai enchoto tena siai nagiarai aimaki amu kegirai apuoyie nchot oleng Ketii sukuulini naa keponi tolosho nilepieki ashu nishori ntokiting neishiakino nishori kake tengaraki irmwalimuni ake amu ketii irmwalimuni otii ina sukuul laa ninche logira aimaki nena aldasini Niaku idim nai aa ninche

Ore entoki nalotu tenapisha naa kadol ajo eramatare egirae aas tenewuei , egirae aituku inkuon aitungwaa irpidila amu keeta irpidila amu irkuoo kutitik oleng lekinejik amu keeok osarge oleng, ore naa tenewuei keeta enkarae naitaokino, naitadokini oloshi shani loitumiay ashu teneme ilo shani odo ashu enkare weilata oltaa , naa ninye oshi nadoiki irkuoon enkorion wenaalo enkoshoke esidai peyie pear irpidila peisho ebulu aasidai .

Enetipat piyas ena siai amu ore etoki edukuya naa, ingo enterit metaa ketii enterit eh etoki naji, oxygen ashu, ki fresh enterit teniun intokitin inonok. Ore eniare naa kitayu etoki naji nutrients natii enkop ashu, nailicha natadoyie apa ekolong natasha oleng, ashu ekolong natuturoki olchamba oleng nedoyio nutrients alo enkop nilepu esidai. Ore enkae euni na ki expose kuna kurt ashu, ketii kuna kurt eh kajo kuna kurt naanya masao inonok ashu, intokitin nigira aun tenkop oleng amu, ki expose apik ekolong ninyial ekolong dii ninye near ekolong amu meeta ewueji neitoki aisudori.

Tenadol enasiai naa kadamu entoki nabo kadol ajo ketii entoki naji mulching etipikaki nkujit natoito katikati okuna tokitin peyie ,peyie ipunguza entoki naji nana peipunguza enkolong peme peme pemeosh enkolong enterit direct pemeishu ake enterit natii ashu enkiti wetness natii ine .Ore enkae naa dol ajo ilepieki enterit nepiki irmutaroni katikati pipunguza ee soil erosion ashu enkare pemeya ake enterit , enterit olchamba. Ore enkae eare keleleku enasiai eharvesting enatoki amu kitoki aleleku teniaku ingira aitau kuna kuna toki nituuno naa keleku oleng ..

Ore mbae naitiship tena siai naa epunguza gharama ore Kuna tokitin Ajo eboeka tiang Miata Nona equipments Miata ntokitin kumok nimidim oltung'ani atejo nasisho amu maata kake kadol Ajo etumia local knowledge pee entobir ena keki naa kisidai amu mitegemea ntokitin naijio expensive machines pee elotu aitobir entokitin naijio Kuna entobir ake tiang aitumia nkuk oljiko nintumia

Ee kaata eng'eno naipirta ena kipirta oleng, kaata eng'eno oleng onkukui. Kayiolo atipika nkukui oleng amu kataasa inasiai, naisumea si inasiai. Kayiolo moyiaritin naibung inkukui, kayiolo olchani irkeek loramatieki, Kayiolo endaa sidai naishori nkukui, kayiolo aitobira nkajijik onkukui, kayiolo enikoni teneesi enasiai oleng ashu teneramati kuna tokiting oleng amu ataasa oleng na kaata aspesholaiza oleng aisumaki sinanu iltung'anak loyiolo. Ataparana ilchambai kumok loota kuna kukui nayiolou ajo intokiting naijo nena. Nadumu ideas sidain naisaidia sinanu.

Enetipat pias enasiai. Ore enedukuya, peponari masaa ashu production okuna kukui inonok. Ore eniare, naa peminko emoyian pemeshurtaki ake enkuku nabo nkulie pookin imoyiaritin. Neeku kaidim atejo nena tokiting are, kidim aisaidia enasiai oleng eninkoji nkukui inonok.

mmeesapuk enasiai tenkopang amu meas iltunganak anaa ntokitin naa kepuoi amir kake kees enaa ntokitin nindim ake ainosa tenkaji ino tenaa olchampa kiti aita nipik inkwashen akeyie niyiolo ajo ore tenesha peku naa idim ainosa, ainosai tolapaitin ashu tolapa obo sidai oleng kake mepiki anaa biashara , meetae iltunganak oun anaa ile biashara tenkopang .

Ore entoki nagira aasa tene naa idol ajo kule egiray aapik enkukuri. Ore ena kukuri naa enoormaasai. Ore imaasai naa kepik kule enye enkukuri aashum metaa keya nepikakini inkera e sukuul, nepiki kule meoto ashu metotona ake tenkukuri. Naa kesidan kule enkukuri oleng' amu kang'as kifaa Ni ferment esidai peeku esidai. Naa kule sidain nutritious alang inoshi ake kawaida.